Ore sampu loo nkishu nikiramatita tenkopang', naa inkishu naaji isaiwal. Ore kuna kishu naa inkishu naa nyorr olmaasinta pookin, tenkaraki kidimunore olameyu, ore eishoi enye naa kepaashari, kidimu oleng' eramatata arashu ore tiatua eramatare oo maasai naa idol ajo ore eishoi enye naa kepaashari naa enetipat oleng' tiatua oramatie loo maasai lang'.

Ore imoyiaritin naidimi aawaita inkera tenkop e homabay, tedorop oleng' naa nabo enye naa shamsham, ore shamsham naa emoyian naibung' enkutukie neitaa enker metaa meidim atadaayu, nitadoyio inkiloi enyana ashu osesen lenye neya terishata dorop oleng'. Eetai sii emoyian naji olmilo. Ore olmilo naa kimil enker neeku meyiolo kewon neeku enaa meyiolo eneloito neitamoi neitalepoo neidim aawa terishata dorop oleng'. Eetai sii olkipei, ore olkipei naa keidim ake sininye ataara enker terishata dorop oleng', neya teinarishat.

Ore ena enalio elio ajo egira aishooyo mpala naisho iltungana misuma itayiolo embae naje. Ore ena enalio ore ena siai naa esiai naipirta esiai osipitalini nishori iltungana mpala misuma itayiolouni kuna baa. Elio ajo ore kulo tungana naa keyieu ooleng neyiolou kuna baa na ina pee idol ajo egira pooki ningor enaduo tomononi nagira aishooyo inaduo tokitin.

Ore indaiki nanyori te nkop ang', ore nabo naa inchapatini, enyori sii olmushele, nenyorri olgali, enyori sii olkeseri, ore enkai naa enetipat oleng' enyori inkiri. Ore kuna daiki naa idol ajo keyieri too rishat naapashipaasha. Etii naayeri too nkatitin eetai isirwai oleng', neetai ake duo nanya kawaida etiiki inkang'ite.

Ore ena naa eudoto oldiein, enetipat enabae temurua ang nikitii . Ore embae etipat oleng teudoto oldiein naa nchere , teneudi oldia mitoki aata isayieti torok , tenelo nai peyie eony oltungani ashu eony enkerai, nemitoki adup oleng ashu nemitoki aisho iltunganak nena keyaitin enyenak torok oleng. Neku enedupoto oleng enasiai eudore oldiein.

Ore ena daa naa ilmosor. Ore eninko oltungani teninya, naa idany ake aitayu ena shoni enye nagol, nikiny ake aitobiraki, nielie shumbi arashuu iidim ake ainosa itu iyeili ina shumbi kake sidai duo shumbi ninosie naayi shai endaa etipat oleng' kuna tokitin naaji ilmosor tenkaraki kisho osesen entoki naji proteins arashu erutuba sidai tiatua osesen naaji nadim aitubulai biotisho eetua osesen.

ore tena picha na kegira asa imba napaasha, ore ene dukuya eti olaigurani ongira ajo pee eosh empira. ninye olio ado ajo ninye oasita embae naibala oleng tenapisha eti si olikae, ongira aya pisha tesimu eoshito camera, eti kulie ogira ninche aing'orisho, arashu aing'or tata empira enkiguran tenkiwanja, elio kulie iragita ata ninye tenkop egira aing'orr na enkiguran.

Ore ena nelio ajo enkitengenare onkera , ore enabae naa enetipat oleng tenkaraki kitengeni nkera petumoki atubulu torkwak sidai . Ore enaa enalio kitodolu ajo keeta kuna kera mbukui onkalamuni , egira aiger ntokitin nagira aisum ninche . Enetipat enatoki tenkaraki kelo aitubulu inaduo kera nitaa ninche iltunganak letipat toonkolongi napuonu.

Ore tenapisha nelio imbaa are naapasha , ore nabo elio inkera naata irkilani lenkisuma naitodolu nchere itabaitie ninche enkisuma enye . Enetipat enkisuma amu kisho oltungani engeno nisho oltungani dupoto sapuk oleng . Ore enkae bae nalio elio ajo egira kuna kera aosh empisha , ore empisha naa enetipat amu kisho iltunganak metadamunot ata tenkata nemeboita.

Ore tena pishaa neleoo ajoo egira ltung'anak apiik kuna omiani olchaaba. Ore olchaaba naa enambaa najee naitodoluu ajoo ore enkiteng' e najee arashu ong'amia najee naa enoo ltung'ani ojee etupiiki osirata oitodoluu ajo enele ltung'ani ana mee neldee peiye etumokini aiteiyeloo teneloo neimiin arashu teneloo naii naiyelouuni neyeloou naa te atua ilkulee kumook.